Ngameche anyoe boisietab KRA eng nyumnyumindo awendi akoi cyber ako kiyae kechopwo ako nyumnyum nebo cyber kora.

Alemchini ngonyo amongen ole kiyaitoi, alenchini koporchi kapsafaricom sikopit kemwochi mising ake arorchi ole kiyaitoi.

Ole amwaitoi eng mutyonet alen, mutyo mising eng, mutyo mising eng makosana kapiit, kitieme keweku eng oret nematia anan eng kasarta ne matia.

Amwachi alenchi korok ne tai keome rapishek komeche itinye security ako rapishek iweku kobee ak ole kesomde, iweku kelipani kila arawa.

ing yoto mami chi nemuch anai akere kityo tuga freshian chenoyo

yo ayae paishenyu awendi lemi piko chekikwae ako cheingen sokopit keyai tokol sokoneta chekiyaita ako lekiumdo.

Koroi kobo kamanut mising eng chemungaraenik ako toreti biik eng kokwet amun ngekes komanutiet agenge ne tindoi kokonu rapishek ko kakialda. Kamanutiet nebo aeng, ko kerichek kora ko kechop koek kumiat.

Anemu kabichek, anemu nyanyek, anemu matundek, anemu spinach ak sukuma ak anemu nyanyek.

Ngomnotet ne tai ko olo naitai ola koldoi simatetkei, kariik che mekchinikei eng koroi ko nyundoit ak kipchumarik ak ketiik.

Achame boisioni amun boisiet ne kararan mising ako kobo kamanut eng kokwet. Ngitinye boisioni anan ngiyae boisioni ko ngoruryo tuguuk, logoekuk ko kaialde ak kainyoru rapishek ama uui kora keripe anan keminei.

Eng kasarta nebo let yo ko kicham kepoishe sikiriok kelaen beek alakini sai ko kikowalak kasarta amun kipoishen lorinik anan ko trelait anan ko tinget.

Yu kepaale keringonik atyo kerongchi beek atyo kelumda ak ketie ak kemeto kopityo.

Kiuni atyo ketonaton komengekitu atyo kesuus.

Ngaro pichaini, kiit nenyonchino metit kotesetai mungaretamun ageere ndisinik che kakikartat, ageere omena miten ndoit, ageere bandek ak ageere marakwek, tesetai mungaret ak ageere korokoret nekipimane.

Eng pichaini kotesetai mungaret, ageere chepyoset nekiueweke apronit ak ageere bandek ak marakwek ak chakulek tugul cho bunu imbaar ako kakipiman eng korokoreshek, kotesetai mungaretab oldoishetab tugchoto.

Ingete iyoo muchelek, indei chumbik ak mwaita beek atyo inde muchelek ak kiyoo ipkosai ipkoruryo, aninget kitheri iyoo, iyoi kitheri kakoruryo isuuse kitunguik ak nyanyek ak karots akinde supuk kidogo akimte kochemukan akinde chumbik atyo imete kochemukansa, nityo isurukchi muchelek taban aki kisurukchi kitheri taban.

ngaroo pichait ni agere ngororek korok eng pichainit chekakinde kengotate keoshek. ko kiit netesetai eng you, ko kit nenonjina eng metit ko mungaret ap ngororik. akoni ko kosoket ap soko neba ngororik ak tesetai mungaret eng yu.

Eee miten, ngilin ikas tienwokik chechang che kitieni anan ko atindonik chechang che kimwoe kou ole kinye kimwaiwech atindonik akot kogo, ko ngisuup komnye kotindoi kanetutishek anan akobo tuguuk che tesetai eng kokwatushiek, ateboshiek che tesetai eng emotinwek.

Eng iman ko mongen boisioni mising, mongen akob boisioni misng alakini tuguk che ageere eng yu chemile biik kouyo kokoyam kekes tugchu ako tomo.

Alechini netai komache itinye kotab arek, yechop kot atyo ole kipoitoi alenchini kochapchi ruumit nekipae, ruminoto kondechi koroito nee beek ii ak nebo amitwokik, atya kotkomainde konyit rumit agenge ngokaik chechang, kondoi tutigin tutigin matkochilkei anan kotiechkei.

Kiit ne tesetai eng yu, kotesetai kabatishet amun ngaliin aro kiit ne tesetai eng yu, ageere imbaaret nekakebat, tesetai kolset, ageere kakebat ako kakepet lainwek nemeche sikekolchi tuguk.

Bo kamanut boisioni amun ripsetab tiongichu komauui ako ngakepai ako piongso ako nerio ialdei ako much ialde inyoru rapishek anan kekei kokonu chego ako kora kokonu pendo.

Eng pichaini ageere maaik che kakium ak kakende ndoit koporu kole kiit ne tesetai eng yu kosupkei ak pichaini ko paetab ingokaik.

Ngageer boisioni ko kit ne abwoti kotesetai ngaletab imbaarosiek ak alakini ak ripsetab tuga ak ageere pichaitab bandek cheko kepute ko nguno kiit ne tesetai eng yu ko kakiyati tuga roret nekokipute bandek ipkoakete yundo.

Ee kiyae boisioni eng kokwenyu kikanye ndakakoyomio ketil, kitilune kapkelien yo ole maitini olemi psongik akekes.

Achame grafted eng korotwechu achame che amun che grafted ko anyinyen ngiam ako makinganye ati kotuekitu so koruryo, tab koruure akot ketit barak ipute kityongon akiam.

Eng iman eng yu komagere kiit nemile biich, ageere kityo minutik ak paipinik cheipe beek.

Kigese kot ko kakayaam keges keges i,ak cham keistoo, Keib komugul keistoo keebut ko metit ko ineken. Ak ipkekonoren ole kaitit, ak kemeto koruur kobekkyii korur.

Alenyini kotech kot koboishien netit, simanyonkwam taritik. Ak yeityo alenyi aborchi olekibetitoo lainwek ak yeityo konder keturek ak kogool. Ak yeityo kobisi, sikobisi kila ak ko kotutyiin

Kindoi kretit, kindoi che ruryotin taban ak kindoi che nyalilen mising taban akinde che nekit koruuryo taban, kitabani.

Netai olenyini kochobchi kot neindo green house (cd)kochomchii kondaq takalkalit ako konde ketik barak simar kobir roptaa tuguuk chemoche komiin i.Amatkwam taritik, nerube alenyiini kochob ngungunyek kowos kobwa barak ak kopcheiapchei. Ak yeityo kobet lainwek i,akonde keturek ak yeityoo konde beek. Ak yeityoo kogool asikobisi kila akotutyiinn

Kibotii imbaret i,ak yeityoo kelumdaa kibuu ketit nekitien. Ngab ruta, ak yeityoo keminsikibisi kila ak kerb kitutyiin ak kerib